Ore entoki nagira aasa tene, naa kadalta ajo enker ena nagirai apik ormishire. Ore ormishire nakepiki tenkaraki enelo kenyanyuk intare oleng'. Neeku ipik pitumoki atirishu wenino, enelo pimin, enelo si peshoroo nkulie kerrai, nitumoki atishilu. Nintodolu, neeku ninye ena naasitai tene.

Ore tene na kadalta keki, itobiraki keki nepiki irmatunda, aina ya matunda. Ore nanu entoki nanyor tene pii, naa machungwa. Amu ore ormachungwa, na keeta ormachungwai, keeta ormachungwai enkare sidai, na keeta si afya sidai, neeku ormachungwai nanu entoki nanyor tene.

Enetipat oleng enasiai dalta ajo enkop naisiasha ena oleng neenkerr ena nena togosoi abaki naa entoki naji tethering ebaki naa kemekumok kuna tare naku keeni pee etumi taata enelo pemelo enakerr aimin arashi pee enya inewoi olchamba ore peemuta nkujit tine nitokini adumu aaya ae woji.

Kadolta ajo juice ormatunda ena, na ore nanu enanyor tene, naa kanyor mango juice, amu is my favourite fruit, neeku kanyor nanu juice e mango.

eh aidim atolimu ajo kanyio ena ore ena naa kadalta ajo kichinjio ewueji neyieng'ieki intare naku ijo ilotu idipaki ateyieng enkerr atuidung orgos adalta ajo idipaki atudung are irgoso wemurrt aitau ilukuny neton itu tauni nabo naa osarge elde oibukori neku kegirae taa taata aik petumokini atipik aitau tine atipik erkilo naku ninye naa esiai nagira aasa tene.

ore entoki nagira aasa tene naa entoki naji clearing. olchampa taa taata, kegirae aajo pee eiremi ele shampa, naa kengas ae fyeka naa teneeta nkujit torok, niche kuna nagasi aapej pii, paa ketumokini aatipik oltarakita, kadoolta lorin egira ataa aitaa orkujita, neeku ninye nagira aasa tene.

ore kunaa naa nkishu natii boo, naa keeta kuna kishu nkipandeni, naa ore pee elo taata nepiki enkiteng enkipande, naa pee into fautisha enkiteng ino onkulie kishu, naa enetipat, adoolta sii ajo ee epikitae entoki naji paddocking. aadung'idung' ilchampai, metaa ore enkata taata neton esheita enkai, nemeeta entoki nemebaiki nkishu, ore pee eguara, nitoki naa taata nkishu aatabaiki ine wueji. neeku ina paa ene tipat tenesi ena.

ore entoki nadamu tene, naa kadoolta ajo nkomiyani kuna, naagirae aidoki enkare tolchoro, naa kaitadamu ena ajo ewuei olameyu ena, asu enkituaa kop nemeeta enkare, neeku keoruni enkare too sinya, arashu aatur iltingai, aaturu usunya. ashu aapuo aaud, audu toosilankeni. neeku kaitadamu ena bae ajo enkitua kop natoyio oleng egoloto.

Ore entoki nagira aasa tene naa, engare enjan ena etasha Enkai oleng',neeku enkare ena naimita olkeju naa kegira aipera neeku kegira imboori aabela aabela idolita ajo ore ambaka ele sunyai oiragita to purra netaa kegira enkare abaiki amu kegira adanya.

ore, kaishoru sababu ajo kanyor nanu ena amu, ore ena naa kadoolta ajo ir matunda klo, naa ore kulo matunda kenyae kulo matunda amu kenya ltunganak naa kenya sii nkishu, nenya ntare, neikar sii enkang'.neeku ina sababu.

Adamu enkolong nataasa ena, enkolong' naewuo endaa, naewuo kibarua neji aitadouni ilolan lijo kulo, taata endaa naijo ene sukuul, taata irpaek ogirai aya sukuul. Ore pataasa naa, ekishoruaki naa enaa kibarua, neeku kataasa naa patum iropiyiani.

ore eninko pee iisum iltungana metayiolo ena siai naa, pe ingas pee ingas aisum esidano enye ayiolou umuhimu arashu esidano teneun iltungana irkeek. ore enkae, peeku ira iyie a good example arashu mfano sidai tina siai nintol esidano enye, neeku nejia inko.

ore ena naa ene tipat, adoolta ajo orkeju ele oruko, naa enkare chafu o sewage neeku ore taa ena naa enetipat tenioku enkare, ninchop glovesvninchop mask pee mintoki melo naa nibung taata olchafu. amu tenibung naa taata ena are chaf naa itum imoyiaritin. neeku ina ene tipat teninchop nena tokitin.

Kesapuk enasiai oleng tenkop ang'. Amu ore ena noosilanke. Ore enkop ang' naa, enkop naa silankeni itumia iltung'anak oleng', neeku aisapuk ena, oleng' amu ore iltung'anak naketa nkishu kumok, neeta ntare kumok, neeku kesapuk enasiai oleng' osilankeni tenkop ang'.

Ore ena naa enetipat ena baye tenkopang amu ee enkop natoyio naa penyo netumi enkare neeku enetipat amu ore enkare naa pookitoki temaisha. Neeku enetipat amu keeku taata keok inkishu enaare, neok iltunganak neasiki imbaa kumok oleng'.

Ore ena naa enetipat amu adolita ajo ilmatunda kulo mihogo naayawaki osokoni. Neeku ore taata keeta faida amu imir enaa endaa nitokini sii aamir aitaa iropiyiani naa keesieki imbaa kumok oleng'. Nibolie biashara, nilaakinyie inkera sukuu, nilakie ingulie biili ake neeku enetipat oleng'.

Ore entoki nagira aasa tene adolita ajo etuturoki igumot, neuni imbuka ekienyeji neeku taata kegirai atookitook kuna puka, neeku ninye entoki nadoolta nanu egira naa taata aasa tene oji.

Kore entoki nagira aaza tene, naa clearance ena olshamba araki olshamba Ogirae ayieu neuni endaa, neeku kegirae aifyeka nedunguni irkujit, nedung'i, neeku ninye taata nagira aaza tene wueji agira aas clearance ya kucheka.

Aishoru sababu ajo anyorr ena bae, Amu enetipat oleng' idolita ajo egirai aaturr ewoji neunikie engujit, Neunikie ilkeek naa keewu faida nena tokitin pookin teneesi tene neisulaki ninye tenkop natoyio anaa anadoolta tene oji.